Eeh ore enaunore arash esiai enatoki naji sunflower naijo di mesapuk tenkop aag Oleng kekiti eunore e sunflower tenkop aang mesapuk pii jo atan meeta ltunganak engeno naipirta eunore na enatoki naji sunflower na enkitobirata sapuk nagut nakeyieu sinye eramatara sapuk oleng neaku ijo meeta ltunganak kumok inangeno naipirta na ena aitunului naji sunflower neaku ijo toi masapuk enasia tenkopang oleng'.

Ekeponu ntokitin kumok na ore enedukuya na kitodolu enapisha ajo ore enakerai na metumito e entoki naji balance diet na ore balance diet na endaa nashula, endaa natii nkirik endaa natii iematunda amu ore amu ore enamoyian na emoyian oshi najo lashumba kwashiokoo na ore kwashiokoo na emoyian nalotu tenemeeta enkerai balance diet na ore etenetumoki aibooi enamoyia na lasima na pinya endaa narisio arashu endaab nimitoki duo anya endaa nabo aunokino endaabnabo nintushul endaa anya irmatunda ninya mpuka oltungani e ninya ebendaa naji nkirik ninnya irmatunda oleng, ninya since vitamins nona dakin pookin aitushul amu ncho ake pimintushul nona dakini na ekimbung' enamoyian naji kwashiokoo.

Ekanyorr ena bae oleng' naa ore ena bae sababu nanyorie, naa kanyorie sababu edukuya naa ee ore ena kinyiang'unoto nagira ele payian ainyiang'u kuna tokitin, naa isidai amu kegira naa ainyiang'aki olmarei lenye edaa nanya, idol ninye ajo inyiang'ua ormushele, ninyiang'ua enkurma. nidol naa ajo ketii edaa sapuk ainyiang'uni ine wueji, ina supermarket amu supermarket ena naa igelu akeyie oltungani edaa pookin nabaanaeniyieu, kulingana, naduo anaa ebene ino anaa ropiyiani niyata, neeku kanyor ena bae oleng' amu ore kuna tokitin naa ketumoyu telelki oleng ime ntokitin nidim atala oltungani. niaku naa kisidai ena bae oleng. ore sii ninye ele supermarket naijo ena natii ntokitin oleng' naa kisidai oleng amu mintoki oltung'ani naa alau entokiti ninyieu, edaa pookin niyieu, tenaa sukari tenaa enkurma nimintoki naa alau.

Ee ore nkinyat olmatunda naijo Kuna, naa tenipik naa aisudoi, arashu alo anang'aa nkinyat nipik ewueji nebo, naa kisidai oleng amu mintoki naa aichafua compound ino ashu ewueji nimanya, oltungani neeku tenipik olmatundai lino litaguata naa idim naa nipik Nena kinyat ene wueji nebo. Naa ore sii Kuna kinyat keetae nkinyat naa Kenya nkishu, nkinyat olmaembei nkinyat ilmashungua, naa. Kenya nkishu akeyie amu kemelok kitobir osesen loo nkishu, niaku ore naa teniasi ena naa, aanang olchampa nepiki ewueji nebo, laijo ele ashu nkinyat naijo Kuna, naa ebae sidai oleng naa kitaa ewueji nemanya naa safi. mitoki ewueji nimanya aichafuka. niaku ebae sidai oleng naa kaitiship naa oleng.

Eeh kaibung' ake nadumu ele tung'ani narik ele shampa lagira asie ena siai, ore pee aiidip atoriko nautaki naa too nkiasin, amu ore naa pee eyieu neyiolou oltung'ani naa ataasa entoki naa too nkiasin, itodol oltung'ani neyiolou teleleki niaku naa karik ele tung'ani ele shampa lai, lagira aasie naa ena siai ashu eunore naa ena toki naji majina, amu ore majai naa entoki sidai oleng. enkaitubului sidai oleng' naa nanyora atubuli naa keret oltungani, naa ore ena siia naa kisidai oleng amu ee keeta ropiyiani ena siai, niaku tinisum oltungani eniko metayiolo eneiko teneun, ena toki naji shai ashu majani, naa keeku itareto ilo payian oleng amu ketum sii ninye engeno, nalo auniie naa peetum faida oleng',neyiolou naa ataasa ena siai te maisha enye pookin ashu maisha enye kila enkolong'.

ore enedukuya peyie atum aitobira edaa naa kangas aingoru enkurma engano nangas aikum enakurma engano, naitobir inkutitik tokitin naijio ichapatini, naa naiperuperua nadungidung' aitaa kutitik, ore ake pee aidip naitoki ake aibung', ore idengu naa ingas aitokitokie, ore ake pee aidip ena dengu naiteleki ena shapati, naikuna iji ena shapati natudungudung'o, nanunuk naa napisingaa metotiwuo iji amu ore kuna tokitin naa eilata oshi eyieriki naijio duoo kirowua oleng.

Ore ena siai tenkidong'ore intokiting naa tena oitoi naijo ena ,naa ketii akeyie amu esiai natubuluaki eesitae ,naa enkoitoi sidai naaji nindong'ie matejo seketek, amu ore seketek naa kidongi naa metaa ijo enkurma pee etum oltungani ateyiara ashu aitokitokie ,naa ore seketek naa irkeek oonyor osesen toltungani naa ina naa enkoitoi nintumiya pee itumoki ateyiara seketek esidai .neeku Inga's aidong'dong seketek pii metaa ijo enkurma neeku ina enkoitoi edukuya ,ore enkae naa indim sii nidanydany' sukurai ore sukari naa irkutitik soitok kutitik nindog sukari naa metaa enkurma siininye neeku indim aitumiyia kuna tokiting tena oitoi amu enkoitoi natubuluaki eesitae neeku sisapuk akeyie esiai naijo ena tenkopang' oleng.

Ore ena naa eunore ena naasita ele tung'ani, na idol ajo etuuno nkaitubulu enyenak, naaduo ore kulo naa irpaek kulo ouno, nidol naa kulo paek ajo iterutua ailepu naa, iterutua aabulu, naa enkata ena naa enkiremore ena, naa kidol ajo kegira si ninye ele tungani naa. kidol ajo keeta kulie, kulie pekui natuuno. idol ajo ore nena tokitin naibor, natii ede, naa kitodolu ajo empeku ina nagira aun, naa kegira apik enterit, naa idol ajo kegira anukaa tenterit, netii na kuda kulie naatubuutua pii, najo ore kuna naa irpaek, neeku enkiremore ena naa egira ele payian airemisho. naa enkata ena naa ee enkiremore, naitubulutua, naa etubulutua enyenek, neeku naa ninye nagira aasa tene wueji.

Ekang'as ake naa apik ena daa nateyieruo esaani napikaki duo koon naa endaa naidim ainosa arashu endaa naitosha naa pamaleku napik esaani ore paidip atipika esaani naa naitai enkijiko naitai ena kijiko oshi naji enolala paremiremie naa amu ninye naa sidai oleng indim naa ainosie endaa naijio ena teleleki eh naa ore endaa naijo ena indim naa nintushul orgali nintushul ochapatini ashu ormushele nendaa sidai oleng naa eh nanyorr osesen loltung'ani niaku eh nejia aiko tenanya ena daa naa teina tina oitoi amu eh keeta sininye naa ina utaratibu nainosieki.

Ore ena naa enkisuma ashu enkiteng'ena nagirai aiteng'en iltung'ana pee eyiolou eyiarare naa ore kulo tung'ana oishopito enkilani naibor naa ninche naa loishakino neyiolou ateyierisho naa ore ele puus enkila naa ninye ormalimui nidol naa Ajo kegira aiteng'en eniko teneyierisho enikoo tenedungudung kulo nyanya otee nedungudung kituungu naa ekitengenare ena nagirai aiteng'en iltung'ana pee etum anoto utaratibu nayierishore ayieru endaa sidai amu ore sininyee endaa sidai naa keeta enkoitoi ninko pee eyieru endaas sidai oleng nemeloku naa pee mintoki ayieru endaa nimishakino neeku enkiteng'ena ena naagirai aiteng'en kulo tung'ana enaiko teneyierisho tenkoitoi sidai

Ekaibung ake eletungani narik na ilo tungani eleshamba lai nalobaitaas enasia amu ore enasia na ewoi naji greenhouse easieki nalo aitodol tonkiasin esiai naijo ena amu iutaki to kiasin na kautaki naliki eniko peunisho aun kuna puka naotaki kiasi enkare nanya ltunganak olchani ooshikini kuna puka naitoki autaki amu keeta na enkata nabaya netumoki atekesa naitoki si autaki eniko metekesa arashu a enkariano niata pitumoki atekesa kuna puka arashu aitau tolchamba

Ore ene dukuya naa peyiee ing'as naa aikaraanga kuna puka arashuu aa kuna poosho amu imposhoo naa kuna nangasaa adumu kuna poosho naa nangasa ayier naitushul ornyanya oo kitunguu napik eilata metangasa kitungu ayiera naa nitoki apik irnyanya nitoki ninche ayiara oree peeku naa eoto irnyanya oo kitungu naitoki apik kulo kuna poosho ainei oree ake paapik kuna poosho ainei nangasa aisho eyiara naitoki apik shumpi peetumoki naa atameleno napik intokiting naijo roiko oree ake paidip atipika nena tokiting napik enkiti are naa petum naa enkiti supu sidai ore ake peyie eidip aoto nadotu nadungudungoki enkiti dania naa nanyori sidai nakata etum endaa nakata erropilu endaa oree ake paidip nadumu kuna shapatini ainei natudungudungo kuna naayiara natoki saa sininche anya nainosie kuna poosho amu kemelok inchapatini nainosieki impoosho oleng`

Eeh ore ene dukuya, ore entoki nalotu damunot ainei, nitodolu ajo ore ena naa enkampuni ena, naa ore ena aampuni, naa enkampuni naitodolu naa entoki naji, empeku, naa ore empeku naa entoki oshi na intokitin nauni tolchampa, naa ore ena ampuni naa keeta ena ampuni, impekui napaasha anaa ena naigero te suntai, naa idol ajo keeta empeku, kitobir empeku, oo ee oolpaek, nitoki aaku kitoir empeku ee oonkitunkuuni, ore sii enkae naa idol ajo kitobor naa empeku, ee oornyanay, nitobir empeku oo mpuka, naa enkampuni ena nidol ajo kitobirr naa mpeku pookin, akeyie naa nayieu ltunganak, amu ore empeku naa naalisima pee engasi aitobir, pee epiki naa empeku orkitamanyunoto sidai, oleng na ore ake piun naa nipik kuna apik atua enterit, naa kebulu tesidano naa kitayu naa, entoki pookin nituno neeku kitayu, enoshi kata naa etuubulua, nebulu naa empeku ino ashu entoki nituuno anaa irpaek, nebulu naa eeta irpaek kumok neeku enkampuni ena empeku.

ibelekenye ena bae oleng tenkop ang amu etayioloito iltunganak kumok ee maana eunore toolchampai, naa ore enkirmore netaa enkiremore entoki e faida oleng, amu ore imaasai oshi taata oleng netayiolo sii ninche ajo keeta eunore oo ntokitin pookin anaa irpaek, ilukunkuni, ompoosho, onkuashen. naa enkiremore sidai naata faida. naa etayioloito iltunganak kumok oleng netaa keta iltnganak engeno. naa naipirta enkiremore pookin akeyei. naa ina piidolta asjo ore oshi taata euunore oleng ekitunkuu netaa sapuk tenkop ang'.amu ore ninye esidano naa keeta iltunganak ilchampai sapukin oiremsho naa oirem ina kitunkuu. neeta enkare amu etuudutuo iltunganak kumok enkare neeku itum oltungani enkare ino niunie kuna puka hu kuna tokitin niyieu niun.

Ee ore ena naa olpayian ele ogira aadotu ena toki naji osara. amu ore osara naa, entoki, ibenek naanyae nkishu naa Kuna kishu ekule, idol ajo kegira ele payian adungdungoki tena mashini, amu ena mashini nadung naa Nena, tokitin naaji osara, adungidung' metaa kutitik. naa ore osara intushulaki enkurma. neeku osara ake edungoto ele tungani, adungoki nkishu. naa kidim sii nedungoki ilmapeepen. kulo mapeepen oun oshi tolchampa. netoito, naa kidim siake nedung kulo ooshali naa, amu ketii oltungani nedung kulo mapeepen, tolchampa peetumoki aishoo nkishu enyenyek, neeku, ee ninche edungoto ele payian ogira adungidung', tena mashini enye peyie etumoki naa nkishu enyenak ainosa naa kajo nkishu kuna, naata kule, Kunaa oshi naalepuni kule kumok, ninche egira ele tungani adungoki naa Kuna tokitin naji ilmapeepen, naa ore ena mashini ninye nadung naa adungidung' metaa kutitik naa, isidai ena mashini oleng, amu kitelelek esiai ino, mintoki oltungani aas esiai tenkaina, neeku kelelek esiai ino.

enetipat oleng ena bae tenkop ang'amu ore ninye entoki edukuya, naa ee ore ena mashini naa kitelelk esiai oleng.aa enkidong'oto oorpaek, amu ore ena mashini naa emashini naidong' irpaek aitaa enkurma. naa idol naa ajo kidong irpaek teleleki oleng mitoki oltungani anauru, ore sii enkae idim oltungani nintaa bishara ino ena mashini, etii iltunganak kumok lemeeta ena mshini too nkang'itie enye, naa keyau irpaek lenye nepeuonu aidong' naa aitaa enkurma. niaku idol ajo enetipat oleng ekidim ena mahsini ayaki iropiyiani oleng. teniaku naa iyata ena mashini, te wueji ino ashu tolchampa lino, tenkang ino neku keyau iltunganak ilpaek lenye, nepuonu aidong'.nikalak oltungani naa anaa irpaek, eneba irpaek looyawua enkang ino, neku ene tipat oleng ena bae, temurua pookin akeyie.

ore kna mali naa keji ntapuka. naa ore entappukai naa entoki naa nabulu naitobirirki ntokitin kumok. ore ntapuka naijo kuna naa ninche nanu anyor. amu ore kuna tapuka naa ee kitobiru eilata nitobiru naa entoki naji perfume naa ore perfume naa entoki naata orgusil sidai, enkitia are naa ore pee ioshoki oltungani keon apik nkilani naa ing'uoyu esidai. keeta orkiti ngusil naa laa ekintobir mintoki ake oltungani ang'uoyu naa ee enkolongnimikntoki nkitikit ang'uoyu. neeku teni, ore ena tapukai ashu ena mauai naijo ena, naa kanyor oleng amu kitobir naa e ntokitin kumok naijo naa e inakiti, are naoshokinyeki oltungani pee mitoki naa ang'uoyu entorono.

Ee adamu tenadol ena siai, ore ene dukuya naa idol ajo ore ena naa enkiteng' naibungitae ashu orkiteng,. Naa ore ele kiteng nelelek aa ore ena kiteng kemuoi naa keremitoi olchani. naa ore sii enkae, naa ore ena kiteng keeta entoki natijinga enkutuk ashu ee entoki, nainosa ena kiteng neremi enkutuk. Neeku elelek aa ninye egirae aitayu. ore sii enkae, kelelek aa ore ena kiteng naa keremitoi olchani ee amu keetae ashu olchani oremitoi nkishu, naa keremi naa peetumoki naa aibooi imoyiaritin napaasha idol ajo olpayian ele ogira aitobir, ena Ina siai. Ore sii enkae, naa ore enkibungata ena kiteng naa kelelek itodolu ajo kegirae ayieeng ena kiteng, aayieng naa peetumokini ainosa nkiri, ashu peetumokini atimir Kuna kiti enyenyek. Neeku, ninche naapuonu damunot ainei tenadamu naa ashu tenadol ena kibungata naibungitai ena kiteng.

ee ore ele naa oltururur oitasheki ena ampuni naji ene shai ene majani naa keji Kenya Tea Development Agency's , olturur oitasheki inktubulunoto enatoki naji shai, naa niche oitengen iltunganak naa esidano eunoto enaitubului naji majani ashu shai, alimu naa ibaa kumok naipirta naa shai, naa ore eletururur naa niche oitasheki inatoki naaji majani.

Ore enedukuya naa kangas naa abukoki kuna ale atua ena moti, naa ore ake paidip atubukoki kule atua emoti kuna ale natelepuo tenkiteng , ore paidip atubukoki naisho itotok naa tele jiko lai , ore pidip aitootua metaa ileputua pi naa vile nidoilta amu ore peaku ekuto nena kule naa kitoktok pi nilepu, ailepu, niaku naa ore pitoktok niaku etadoutuo , ore paidip atodotu naa nabuku kuna ale apik naa orkibuyu lai peyie atumoki atooko ashu aitaasa duo kulie baa nai naitasita amu kaidimi nai nayieru naoshu, naisho likae tungani ashu ayieraki oltungani naa , niaku naa neji aiku tenaitobir ena bae metaa nejia ikununo.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenidol ena naa kaitodol ajo ore ele payian naa biashara ashu eramatare olukunkuni naa esita amu ore enkitobirata enkaji naijo ena naa keitodolu ajo lukunkuni eramatieki ena aji, orashu emabatai akeyie ekule tokiting naa ore ake pee ishet oltungani enkiti aji naa aikunaki inji nipik mbaoi nidungdung naa keitodolu ajo lukunkuni ingira aramat .amu ore enkaji naijo ena naa keramat lukunkuni kumok naa keramat lukunkuni esidai naa tinintobir enkaji naijo ena naa indim atipika lukunkuni naa inonok nerip lukunkuni inonok pee meja naa Kuna kuti ngwesin eauluo neeku eramatare oolukunkuni nalotu ndamunot tenidol ena bae naasita ele payian teneweji.

ore entoki eduuya nadoolita tene wueji naa kadolita ormatundai laijo kisiteti. ormatundai looji grapes ore sii enkae toki nadolita naa kadolita enchapati, arashu aa ormosori naa oteyiaraki anaa enchapati, ore enkae naa kadolta emukate naitelekino atua ee naitelekino esaani, esani oloito. naa kadoolta sii ninye esaani oloito teine wueji, ee ore enkae naa kadolita enkiti kikombe ashu enkilasi, enkilasi naitobiraki tentoki oloito. nitoki sii aaaku kadolita nkijikoni are. naitoki sii aaku kadolita enkiti are natelekino kuna tokitin pookin. nadoolta emisa naitelekino kuna tokitin teshumata, nadoolta enkiti nyoonko naitelekino sii ninye ine.

Ekang'as ake arik ele tung'ani enewoji nagira aasie ena siai naa nautaki naa eniko tenitobirr naa ena siai amu ore esiai naa teniyieu neyiolou oltung'ani esiai sidai naa tenirik naa metaasa tonkiasin ore aasita ning'orita sininye amu inakata esioki adamu naa naa inakata ibung oltung'ani ataasa ina siai teleleki niaku eh kautaki ake naai eneiko tenepik naa eh ena shai em atua kuna kuna kiku kuna kilasini nautaki naa eniko tenepik eh kiwango eshai eniko tenepik naa petumoki atanapa aawa naa ewuei neishiakino ayaki orkastomai naa nautaki pokitoki naa naishiakino peenap enaa sukari enkijiko esukari amu keetae oshi inkijikoni naa naa ninche ake ishiakino ne niyata oltung'ani esukari neeku nejia aiko tenautaki ilo tung'ani ina siai.

Ore ena naa enkata nainositae endaa aa kitodolu enewueji ajo keetae sherehe naetwoki tenaang' ashu tenaaji nidol naa ajo iturrurrote iltung'anak temisa nabo naa aanya endaa naa kitodolu ajo ore ele naa ormarei ninye obo ele loetwo aabaikino ake, elelek eetwo nkera aabaikino ake, aabaiki entoiwoi enye, ninosita ena daa, etamana pookin emesa aanya endaa tenebo. Embae sidai oleng ena naa naitodolu ajo ketii iltung'anak tenebo ashu ormarei tenebo. Neeku ninye nalotu indamunot ainei

Kaishakino naa kayioolo enaiko tenaun kuna puka ainei, naa kaishakino sii naa kayioolo olchani laishoo , kaishakino tenaosh Kuna puka peyie, pee meitoki inguesin aanya ntokitin torok aanya pee meingiala mpuka ainei, nayiolou sii enaiko tenaun, naa keishaakino nayiolo enkata, naipalilia, akuroki enterit, neeku keishaakino akeyie naata Ina ng'eno, akeyie naa pookin naa kishakino sii naa kayioolo enaiko tenaun naitalamilam, naa keishaakino sii enkae naa kayioolo sii enkata naa. Ore enkata neeku kekesi. enkata netaa tayari Kuna puka pee eidim oltungani aitayu tolduka ainosa. ashu atimira aatimiraki iltunganak naa, lotii sokoni neeku kishaakino niyiolo inakata pookin, niyata eng'eno niyiolounye ajo kaa pukai, sidai ashu aa kaapukai entorono.

Etasapuka oleng eena siai enkiremore tenkop ang oleng, naa etisidana amuu etayiolito iltung'anak aitumia, eeh iltarakitani, enotito iltung; anak kumok eng'eno, wesidano naa enkiremore, amuu oore aapa nemeetae aapa enkiremore tenebo oltinkai, netaa oshi tata keetae amuu etayiolito iltung'anak atereu iltinkai netayiolito sii esidano oltinka, naijo eele na oirem olchamba, naa keirem olchamba teleleki neitelelek esiai oltung'ani, oore apa naa inkaik naa eitumiae airemie ilchambai, naa kegol aapa iina siai oleng. Iilepa na taata amuu etaa naa taata keiremi ilchambai toltinkai laijo kulo, niaku etisidana etaa esiai sidai oleng naitelelia maisha akeyie oltung'anak oltung'anak akeyie onyor enkiremore niaku kaisapuk oleng eena siai tenkop ang netasapuka pii netisidana ninye.

Adolita olturoto ele na ore olturoto na kitodolu ajo keeta enkiremore ashu olchamba ogirai arem tenewueji na enkare sidai ena niremishoreki na ore piun nkaitubulu inonok na indim nibukoki enaare metubulu te sidai indim aipanga enaare meina reyiet irbaat nintobira tolchamba lino nintumia empipe peyie etumoki olchamba lino ainoto enkare pimitoki oltungani na alau enkare nipik olchanba lino neaku enkiremore ena sapuk oleng na ore ena kiremore nayieu enkare neaku aisidai oleng enakias na kanyor ajo keyieu Neeta ltunganak ntokitin naijo kulo petumoki ateyier tenkata enkiremore o tenkara nemeetae enchan na ketumoki na lchambai ainotito enkare teleleki oleng.

Ekayieu eng'eno sapuk oleng, ore ene dukuya naa kaishakenoo naa kayioolo ajo, amaa ena terit naa natii ele shampa ashu enterit ele shampa, kainyioo idim ena terit naa nitubulu te sidai amu keetae naa sii, nkaitubulu naa mme te Kila terit ake duo ebulu, neeku kaishakino naa kang'as ayiolo ajo ee kainyioo esidano ena terit, ashu kainyioo nkaitubulu ena terit, ore sii enkae naa kaishakino naa kayioolo naa enaiko tenaponiki enterit olchampa , olchala, amu ishaakino naa keeta olchampa lino enterit ashu olchala sapuk peyie etumoki naa aitubulu nkaitubulu, naata afia sidai. neeku keishaakino ake naata Ina ng'eno naitoki aata, naa engeno najo ore olchala pookin akeyie laidim atipika ele shampa naa kisidai oleng amu kitubulu ntokitin inkaitubulu, ainei, naa ninche enyor I ankaibuli oleng.

Eeh ltung'anak kulo ogira arem aturr enterit na ore ena na enkiremore ena ewueji nijo koldonyo ewoi neshuka neaku kengasai atur nkuti rubat ana enidolta tenewueji na ore enaturoto na kelelek oleng amu itur na irbaat nkutitik baatpitumoki na atuuno enatoki niyieu niun tanaa irmaisurin niyieu niun tanaa entoki ake pookin niyeu niun neaku ingasa aitobiru aikonji nintobiru mtaroni pitumoki na atuunisho, peitumoki na aiboi enkare pemekuet enkare ana enterit edoyio amu ewoi nashuma ene neaku ninye adol ajo nagira aasa.

Enetipat oleng amu ore ene dukuya naa edaa naa olchampa sidai oleng, naa ore mpuka naa edaa nanyor osesen, loltungani, ore sii enkae naa teniun mpuka naijo Kuna, naa idim naa ataasa biashara. ore biashara oo mpuka, ashu oo nkitunkuuni, nidolta anaa enauno tene, naa kisaidia oleng amu idim atimira Kuna kitunkuuni nimiraki, iltunganak akeyie oopuonu ainyiangu, naa idim aitaa Ina kata biashara, nikiret oleng tenkata eina olong, naa ore ake pee itum mpisai naa nikiret Nena pisai naa, inyiang'unye naa ntokitin nimiata oshi, nishetis olmarei lino. ore sii, mpuka naijo Kuna naa idim sii aita edaa oonkishu, amu ore e enkata olameyu naa Kenya nkishu mpuka. naa Kuna kishu naalepi, naa Kuna kishu ekule. ore nkuashen naa idim ake nintaa edaa ake ninyia, ebae sidai oleng ena.

olee itobirari oleng etasapuka enasiai temuraa ang' amu enotito iltunganak eng'eno enkiremore, naa kisidai oleng enkiremore teneeku keyiolo iltunganak, amu etengenita iltunganak netayiolito eniko teniremisho , netayiolito esidano enkiremore, naa keta faida katitin are amu idim ainosa tolmarei lino nidim sii atimira, aa pooki toki akeyie nituuno idim aitaa biashara sapuk ore sii enkae etayiolito iltunganak kumok ajo ore olchamba naa keyieu enkare naa etaa keudu iltunganak too ichambai lenye, pee etumoki atuunie kuna aitubulu enye.

Enkairemoni ena nagira apik entoki naji fertilizer. ore fertilizer naa olchala ele oiribiri naa e digitality te factory naa ninye na egira abukoki ntonat ekulo paek lenyenak ootuno ,naa ore ina fertilizer ashu olchala amu keji olchala ena kake mooloshi loonkishu ele oitobiruni naa keret ele embulunoto ekulo paek amu kitagol enterit naa kisho irpaek menotito entoki naji naa engolon naa kebulu irpaek aa sidan naa keidim irpaek naa atoisho oleng' ,naa ore ake pee eisho kulo paek oleng' naa kesidanu amu ketum naa ltung'anak entoki naasie biashara enye neeku ina siai engira ele tung'ani ashu ena tasat aas.

Orpayian ele otuuno nkaitubulu enyenak, nidolta ajo etuuno, kajo ke mpoosho onkuashen etuuno, ee naa kegira ele payian abukoki Kuna kwashen enyenyek enkare, naa idol ajo etuuno, naipalilia esidai, oleng naa kegira enkare pookin, akeyie naa ajing, pooki wueji amu meeta imashinini, naosh enkare, neeta mpaipi naapik enkare K kuna poosho ashu kuna kwashen. enyenak, neeku idol ajo enkiremore ena nagira aasa, naa enkiremore sidai oleng nanyor enkongu epooki tungani akeyie, naa kishaakino nikias pookin ena kiremore naijo ena. amu isidai oleng enkiremore teneeku, iltunganak airemosho, amu kesimu iltunganak na keretisho, enkiremore, biashara sidai oleng, teniremisho oltungani airemu ntokitin naijo kuna kwashen amu idim ninye nimir Kuna kwashen nintaas biashara ino nikiret oleng tenkoitoi naa e Kila enkolong' niaku ninye nagira aasa.

Eeh ore ena naa ee olturrurr le sirkali naa oshii laa ninche oitoduwaya ashu ninche olimu nee entoki natimiraki tolduka ajo keishaakino nemirri ina toki, ninche olimu naa ashu ninche oishoyo oruhusa ajo, ore ena toki naitobira factory naa kisidai naa keishaakino nemirakini iltungana, neeku kore te shoto ekiremore akeyie ashu endaa naitobiri nainguaa kuna tokitin enaa esukari,, enaa kurma enkano, ekurma orgali, naa ninche olimu ashu naa oishoyo oruhusa ajo keishaakino nemirri ina daaa, naa ninche oiga's aipim naa kisidai inaa te tiatua seseni oo iltungana, neeku enkapuni ena naa natoduaa ajo kisidai ashu aa keishaakino nemirri ina daaa aamiraki iltungana, neeku ninye esiai enye.

ene tipat oleng paa teneiremisho oltungani niremu nkitunkuuni naijo kuna. amu ore ene dukuya ore nkitunkuuni netaa ntokitin ashu etaa, enkiremore sidai oleng. natudumutua iltunganak oleng. apa biashara sidai oleng amu ore nkitunkuuni naa kebulu nkitunkuuni, te nkumoki, netaaa kinyiang'u iltunganak inkitunkuuni te nkumoki oleng. amu keeta nkitunkuuni faida, naa kiata biashara sapuk oleng. amu ore nkitunkuuni niun oltungani olchampa naa iyikai are ashu uni, naa idim nirem nkitunkuuni kumok naa idim ninye nimiraki iltungana leboo, nkuapi eboo nimiraki kulie oshon oolakua, niaku ore nkitunkuuni naa ekiaki faida, neeku ekincho ropiyiani kumok oleng. iropiyiani na idim aisumie nkera nishetia mplooti inono. nishetie akeyie poki toki naa ino. naa ene faida oleng nkitunkuuni teneuni, te te nkoitoi sidain, amu keeta enkotoi sidai naa keyieu nkitunkuuni eramatata sapuk oleng. eramatata taata naa kidim aitubulu, neisho oleng'.

Ore ena naa elukunku nagira apetaa lmosor, naa ore ena lukunku eeta ake ena lukunku are, kemuoi ake ena lukunku ashu egira apetaa lmosor. naa ore ena lukunku, idolta ajo keeta nkuti tokitin naata te lukunya, naa kejo aitodolu ina ajo emoyian ina, naa emoyia nemesidai akeyie. amus ore oshi ena moyian naa kear ilukunkuni metuata, ore sii enkae naa ore, ena moyian naa keshurtakino lukunkuni, naa kelelek etushurtakaki ena, arashu egira ena lukunku apetaa lmosor. naa ore oshiake pee etumoki atadanyu nkiyioitin, neeku ee nena ake nagira aasa, nabaa ake tene naagira aasa, either ake kemuoi ena lukunku, arashu egira apetaa naa ilmosoor.